ĩno nĩ station ya maguta , haha nĩho nduthi, ngari, tukutuku ciũkaga gwĩkĩrwo maguta rĩrĩa mathira kana manyiha. Nĩndĩrona mbei ya maguta ya rita ĩmwe yandĩkĩtwo hau. ĩno nĩ mbiacara ĩkoragwo na mbeca mũno. Station ici cikoragwo cia thirikari kana cia mũndũ mwenyewe.

Aya nĩ maabithaa a borithi a ũgitĩri. Nĩnguona mekĩrĩte ngũbia cia kwĩgitĩra hamwe na nguo ciao cia wĩra. Nguona ũmwe wao akuĩte mbica kana iratathi rĩnene rĩandĩkĩtwo mateta ma Akenya. Ngwĩciria ĩno mbica yoirwo hĩndĩ ya maandamano bũrũri-inĩ. Maabitha aya nĩnguona makuĩte mĩtĩ na ngaci cia maithori, iria matũmagĩra matũmagĩra kũhoreria andũ maandamano-inĩ nĩgetha matige gũthũkangia indo.

Nĩnguona atongoria a thirikari, nĩnguona ũmwe wao akĩaria akĩgeria gũtarĩria kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere thirikari-inĩ na bũrũri-inĩ. Nĩnguona abithaa wa ũgitĩri, e thutha wa mũtongoria ũyũ kũmũgitĩra. Ningĩ nĩnguona andũ a mohoro makĩgeria kũmuoya mũgambo na kũmuoya mbica nĩgetha gũkinyĩria Akenya mohoro ma kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere.

Nĩnguona andũ ethĩ magĩteng'era kana makĩũra, makuĩte indo na makũnia na ingĩ na moko. Ngwĩciria ĩno nĩ hĩndĩ ya maandamano kũrĩa arũrũngani aya mabunjaga mabiacara ma andũ, na kũiya indo ciao.

ĩĩ nĩgwitĩkanĩria atĩ kiriniki cia thutha wa kũheo mwana cirĩ bata o ta cia mbere ya kũheo mwana. Gĩtũmi gia aciari aingĩ gũteyanĩria kiriniki ici, cia thutha wa kũheo mwana, wa mbere nĩ mũhũthia nĩkuona ta mwana ena ũgima mwega wa mwĩrĩ nadabataire kuonwo nĩ dagĩtarĩ, wa-kerĩ nĩ kwaga mbeca, mbeca cia kũrĩha cidano kana cajo cia ciana iria cithecagũo ciaciarũo, rĩngĩ ya gatatũ nĩ-kwaga ũmenyo, matimenyaga bata wa gũtwara ciana ici kiriniki nĩgetha citagĩkĩrũo na kũrorũo ũgima wa wamwĩrĩ na nginya ũgima mwega wa mwĩrĩ wa aciari aya.

Ngwĩciria no manyihie mbeca cia kũrĩhĩra ciindano ici cia njanjo cia ciana,e gũcerera aciari aya mĩciĩinĩ yao kũmabundithia maũndũ matiganĩte na kũmonia marĩ o hamwe, na ni marameciria. Kũmatũmĩra meceji thiũinĩ kũmaririkania tariki cia kiriniki cia ciana. No mete mĩcemaio ya aciari mena ciana nini kaingĩ kũmathomithia ũhoro wa ũtheru, kuongithia, mĩrĩmũ ĩrĩa ĩnyitaga ciana kaingĩ na bata wa kiriniki ici.

Nĩngwona athuri maikarĩire itĩ na angĩ me hema-inĩ, nĩ ngwona macibũ erĩ ũmwe akĩaria na ũmwe aikarĩte thĩ. Ngũĩciria macemanĩtie haha kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte marĩa mathiaga na mbere matũra-inĩ ta ũgitĩri wa itũra, ũhoro wa ũrĩmi, ũici, mbara cia bamĩrĩ na ũhoro wa mathomo ma ciana.

Ũyũ nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Ũyũ nĩ mũtongoria ũrĩa mũnene thirikari-inĩ, nĩye abangaga maũndũ mothe bũrũri-inĩ, ta maũndũ ma ũgitĩri, mathomo, maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ, mbeca cia bũrũri, irio na ũrĩmi wa irio, wendia wa indo kuma bũrũri-inĩ na kuma na nja, makundi mothe ma gĩthirikari.

No nginya gĩkundi gĩa kũramata ũgima wa mwĩrĩ kana anene a ũgima wa mwĩrĩ, marore mahiũ maya kamũira mathĩnjĩtwo na kũhĩtũkia, gũtigĩrĩra mahiũ maya matirĩ na mathĩna ma mwĩrĩ na nĩmakinyanĩirie ikĩro ciothe gũtigĩrĩra matirĩ, gũtigĩrĩra matirĩ na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩrehe mĩrimũ andũ-inĩ. Ningĩ nĩmatigagĩrĩra he ũtheru wa gĩkĩro kĩa igũrũ, nĩgetha kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrehagwo nĩ gĩko.

ĩno nĩ thoko ya irio, ĩno nĩ thoko yendagio irio cia kũruga na kũrĩa ta matunda, itũngũrũ, nyanya, hoho. Iria nguona haha citũmĩkaga gũkaranga irio na gũtũma cicame wega. Na matunda maya nĩmatũmĩkaga, nĩmarĩagwo nĩgetha kũhe andũ ũgima mwega wa mwĩrĩ

Ĩno nĩ ngirabu ya ũhũthĩri wa mbeca, o mwaka. Nĩnguona mbeca iria citũmĩkaga o mũthenya, na mbeca iria citũmĩkaga cia kwendereithia bũrũri.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa njũkĩ, ũgwetha handũ hahoreru, hatarĩ na andũ kana nyamũ, hakorwo na mĩmera na mahũa, na maaĩ matheru, hatigakorwo na rũhuho rũĩingĩ, kana riũa rĩhiũ. Ũgeetha mĩatũ ya gũtega njũkĩ, kana kũiga njũkĩ iria ũrutĩte he mũrĩmi ũngĩ nĩ getha ciciarane. Njũkĩ ici nĩ cirutaga ũkĩ ũrĩa mũndũ agethaga maita merĩ kana matatũ o mwaka na ũkendia.

Ũyũ nĩ mũirĩtu aratũmĩra computer kũruta wĩra wake, ĩrĩa nĩ tekinoronjĩ njerũ. No ũtũmĩre kompiuta ĩno kũruta wĩra waku, gũthoma, kwandika na kwaria na andũ. Mũirĩtu ũyũ nĩ ekĩrĩte macicio ma kũmũgitĩra kumana na ũtheri wa kompiuta ĩno.

Gĩkĩ nĩ kĩrumi kĩrĩa gĩkoraga mũndũ athiĩ mũgarũ na ũndũire harĩ ndũrĩrĩ ya njaruo. Metĩkĩtie ĩrehaga mũnyaka mũrũ, mĩrimũ kana gĩkuo harĩ mũndũ kana bamĩrĩ ĩrĩa ĩthiĩte mũgarũ na ũndũire. Kĩrumi gĩkĩ no kiugũkwo, thutha wa igongona rĩa kũeheria kĩrumi gĩkĩ. Maundũ marĩa marehaga kĩrumi gĩkĩ nĩ ta, gũkoma na mũirĩtu e thikũ-inĩ ciake cia mweri, mũirĩtu kũgĩa mwana e mũciĩ-inĩ wao kamũira ahikĩte.

Nguona karati, ngonjeti hoho, itũngũrũ. Ici nĩ irio citũmĩkaga kũruga kana gũkaranga irio. Nĩnguona ngando karatathi-inĩ, maya nĩ matunda ma kũrĩa ma kũhe mwĩrĩ ũgitĩri kumana na mĩrimũ.

Wambere nĩ kũmenyithia andũ ũhoro wa gĩkuũ kĩu, andũ a bamĩrĩ na andũ a matũra. Ningĩ kũrehe mwĩrĩ mũciĩ-inĩ kamũira thikũ ya mathiko nĩgetha andũ manuone na akome nyũmba-inĩ yake. Mũtumia wa ndigwa gũikara kaburi-inĩ, thutha wa mathiko kwa thikũ cigana ũna, ekĩrĩte nguo njirũ ya kuonania gũcakaya. Bamĩrĩ na andũ a matũra gũcemania ũtukũ gũcakaya na kũina. Kũruta igongona nĩgetha kũingata roho wa gĩkuũ. Ningĩ kaburi gabataire kũrora kũrĩa riũa rĩrathaga. Ningĩ nĩgũkoragwo na igongona rĩa thutha wa mathiko ta kuma mĩeri ĩrĩ ĩthire, nĩguo kũririkana na gũkũngũĩra ũtũro wa ũrĩa akuĩte.

Ũyũ nĩ ũhũthĩri wa tekinoronjĩ njerũ, ĩno nĩ computer ĩkĩonania gwa gĩthũngũ google ĩrĩa ĩtũmĩkaga kũrora maũndũ marĩa mothe mũndũ angĩenda kũmenya ta mathomo, ũhoro wa mbiacara, ũrĩmi na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere.

Ngũĩciria ũyũ nĩ wendia wa mahũa. Nguona mũtumia anyitĩte mahũa na mangĩ me thutha wake, nĩnguona manyitĩte thimũ ciao. Ngũĩciria ũyũ mũtumia nĩ kũrĩha ararĩha, nĩ getha ahote kũgũra mahũa macio kuma kũrĩ mwendia.

Ngwĩciria marageria kuonania ũrĩa ũhũthĩra wa indo citiganĩte cingĩtũmĩka kũrehe ũmenyo, indo cia kĩrĩu na indo cia tene. Indo cia kĩrĩu nĩ ta ĩno kompiuta ĩ haha thĩ, calculator ya gwĩka mathabu. Nguona macini cia kĩrĩu, kwĩna benjũ ĩrĩa nĩ indo cia tene, rura, magathĩ, mabuku na indo cia kĩrĩu cia gũthoma.

Nguona mũndũ arũgamĩte igũrũ rĩa mahuti mabebete, mahuti maya mahana tarĩ mabebeto ma mabebe ma mbembe thara cigabebetwo. Ngwĩciria e mũgũnda-inĩ, mahuti maya matũmĩkaga ta irio cia mahiũ ta ng'ombe, mbũri, bunda hĩndĩ gũtarĩ na mbũra. Ningĩ no matũmĩke gũkunĩka tĩri nĩgetha ndũgate maĩ na kũgacĩria tĩri nĩgetha ũkorwo na hinya wagũkũria irio thaka. Mũndũ ũyũ ngũona na ta arahutia mabebe maya kũrora kana mena wĩigũ nĩgetha matikagume.

Ngwĩciria nĩ ĩgong'ona ta ũhiki, rũracio kana irua harĩ ndũrĩrĩ ĩno. Mekĩrĩte nguo cia ũndũire wao, makuĩte makabu na itarũrũ cithondeketwo na makongo ĩria ngĩciria nĩ ĩheo kana ciagũikia mũhothi. Maronekana tarĩ kũina maraina makĩingĩra mũciĩinĩ ucio.

ũndũ ũyũ nĩ wabata, nĩguo kũgirĩrĩria nyamũ ta thigiriri, thambo , igunyũ iria cithũkagia mĩtĩ. Rangi ũyũ ũgitagĩra citikahaimbe mĩtĩ-inĩ ningĩ kũgirĩrĩria riua rĩhiũ rĩrĩa gũtarĩ na mbura kũgirĩrĩria mũtĩ ndũkome. Rangi mwerũ ũtũmaga ũtheri kana riua rĩtikaingĩre mũtĩ-inĩ. Ningĩ rangi ũyũ no ũtũmĩke kũongerera ũthaka, ningĩ rangi ũyũ nĩ ũtũmaga mũtĩ wonekane kuma haraihu kũgirĩrĩria gũtinio nĩ macini iria cia kũrenga nyeki.

Nguona andũ marũgamĩte MPESA-inĩ. Haha nĩ maũndũ maingĩ mathiaga na mbere ta gũikia mbeca MPESA, kana kũruta, kũrĩha ta mbeca cia cukuru cia mahuthĩra ningĩ kũgũra kirendĩti thimũ-inĩ, kũgũra raini njerũ cia thimũ kana gũcokereria iria ciũrĩte, gũteithio na mathĩna marĩa makoragwo na MPESA, ta MPESA kwaga kũruta wĩra kwa ihinda na gũtinia mbeca mũndũ atekũmenya.

Gĩkĩ nĩ kĩwanja kĩnene, nĩ ngwona itĩ cia andũ cia gũikara na handũ hena carpet ndune harĩa maũndũ mwanya mwanya mathiaga na mbere. Maũndũ marĩa mangĩthiĩ na mbere haha nĩta meyonania ma taranda, magongona ma gĩbũrũri, mĩcemanio ya gĩthirikari.

Wambere, ethe makongo ma gũthondeka indo ici, ethe makongo marĩa mena hinya marĩa matekumana na ihenya , ningĩ ndĩmwonie kwamba nĩgetha gũthondeka mũthingi wa kĩndũ kĩrĩa arenda gũthondeka, arũmie makongo macio na hinya nĩgetha matikaumane, ndĩmwonie kwamba kũringana na kĩndũ kĩrĩa arathondeka, okorwo nĩ ngũbia athondeke mũthingi mwega, nĩgetha yumĩre ĩhana ngũbia o ũrĩa arenda. Ningĩ ndĩmwĩre ebundithie maita maingĩ nĩgetha amenye gwĩka ũndũ ũyũ.

Ũyũ nĩ mũtitũ wa nyamũ, ici nĩ wambũi mĩcore iria nĩ nyamũ iria cigucagĩrĩria andũ mũno. Andũ nĩmarĩhaga na gũka gũciona eh. Nyamũ ici ciikaraga handũ hena riũa mũno mũno. Nyamũ ici nĩ cihĩtagwo nĩ nyamũ iria ingĩ ta mĩrũthi kana andũ magacĩhĩta na kuoya ngothi ciao, magaciendia.

Ngwĩciria aya nĩ andũ maronio, gũtũmĩra macini ĩno ya kĩrĩu, computer kũrũta mawĩra mao ma o mũthenya, ta ma mawabici-inĩ. Andũ aya nĩ marenda kũmenya gũtũmĩra macini ĩno, nĩgetha kũnyihia wĩra wa moko, na mĩnoga mĩingĩ.

Ĩno nĩ njĩra ya kĩrĩu ya gũthoma ũgĩtũmĩra macini na intaneti, iria ihũthĩtie gĩthomo mũno, gũtigĩrĩra arutwo nĩ marathoma makĩhũthĩra thimũ ciao, macini ta kompiuta. Arutwo aya to nginya mathiĩ macukuru, no mathome me mĩciĩ-inĩ yao, kana me haraihu na cukuru. Arutwo aya matihũthagĩra mabuku, matũmagĩra mbica, video na mĩthako ya thimũ gũtũma manyite wega mathomo. Ningĩ nĩ ĩramaharĩrĩria thikũ cia hau gabere, tondũ no nginya makorwo na ũmenyo, tondũ mabuku matigakorwo magĩtũmĩka.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ng'ombe, ũrĩmi ũyũ no wĩkwo na njĩra igĩrĩ. Njĩra ya mbere nĩ gũcihingĩra ng'ombe ici ciugũ-inĩ cia cio, harĩa citwaragĩrwo mahuti na maĩ na gũcithambĩria ciugũ cia cio na kũruta mai na thumu. Iria cia gũkamwo cihingagĩrwo njoku hĩndĩ ya gũkamwo. Njĩra ĩyo ĩngĩ nĩ yakũrĩithia mĩtitũ-inĩ kana mĩgũnda kũrĩa kwĩna mabebe kana nyeki. Haha ng'ombe ithiũngũkaga cikĩrĩaga nyeki na mathaa mangĩ cigatwarwo ndemu-inĩ kana rũĩ-inĩ cikanyue maĩ arabu cikainũkio hwa-inĩ, iria cia gũkamwo cigakamwo na thutha-inĩ cikahingĩrwo ciũgũ-inĩ kana nyũmba-inĩ ciacio cia gũkoma.

Mũico gũtwara mwana warĩ mweri wa kerĩ mwaka ũyũ. Mũndũ nĩ akoragwo andĩkĩirwo tariki ya njanjo ĩyo. Ũgathiĩ thibitarĩ ya ciana, ũkandĩkithia rĩtwa rĩaku na rĩa mwana, ũgathiĩ na kandi ya mwana, ũgathiĩ kwĩ ndagitarĩ wa ciana na wa gũtheca njanjo. Ũkaruta mwana nguo nĩ getha mamũthime kiro. Magakũria ũrĩa mũrathiĩ na mbere we na mwana, na mathĩna marĩa ũngĩkorwo ũkĩhitũkĩra. Magatheca mwana njanjo na makamũhura na mbamba ĩyo thakame yauma. Nĩngĩ magakwandĩkĩra kiriniki ĩyo ĩngĩ rĩrĩa ũgoka.

Nguona aciarĩ na ciana, ciana ingĩ cikũĩtwo mũgongo-inĩ na macuka. Nĩ nguona mũndũ akomete harĩ ngaari ĩna magũrũ. Ngwĩciria maronia aciari aya ũrĩa mangĩtũmĩra ngaari ĩno gũkuua ciana ciao, kũgĩrĩrĩria kũhĩa nĩ riũa na kũmateithia gũthiĩ mategũtinda makĩmakua na macuka. Ngaari ĩno ngwĩciria nĩya ciana iria ciĩ mawathe mĩthemba ĩtiganĩte.

Ũyũ nĩ mũthemba wa matunda, ũthambagia maya matunda, ũkamatinia maita merĩ, no ũrĩe na gĩciko, o ũrĩa mũndũ arĩaga makorobia, ũkarĩa mbegũ icio, no ndũkarĩe makori mayo. Itunda rĩrĩ nĩ rĩega mũno harĩ kũgitĩra mwĩrĩ kuumana na mĩrimũ.

Ũũ nĩ ũthii wa na mbere wa tekinoronjia kũrĩa ciana ici iratũmĩra gwa gĩthũngũ tablets tambureti iria ngwĩciria maratũmĩra gũthaka mĩthako intaneti-inĩ. Nguona ciana ici o mũndũ ena tambureti yake na ena headphones matũ-inĩ iria nĩ iria citũmĩkaga gũtwara mũgambo matũ-inĩ nĩgetha okorwo nĩwe ũrathaka kana gũthikĩrĩria nyĩmbo ũkaigua wĩ wiki ũtagũtinda ũgĩthumbũra andũ angĩ.

Nguona ngũkũ, ĩhana gacui, ngũkũ ĩno nĩ ndwaru, ĩna ironda hakuhĩ ma maitho, mũkanye-inĩ, na matũũ, ironda ici citũmĩte ĩmunyũke maguoya. Mũrimũ ũyũ nĩ ũtũmaga ngũkũ ĩte kiro, na nyama yake ĩkorwo njũru harĩ mwĩrĩ-nĩ wa mũndũ. Mũrimũ ũyũ ũrehagwo nĩ tũmari turĩa tũikaraga gĩko-inĩ, tũrehagwo nĩ ngũkũ kũria irio iria ciĩna gĩko kana maaĩ mena gĩko, na gũikara handũ hena gĩko.

Nguona ciana ciĩ kĩrathinĩ. Ciana ici nĩ ciratũmĩra, ciĩtagwo tablets. Ĩno nĩ njĩra ya gũthoma ĩrehetwo nĩ thirikari bũruriinĩ. Ciana ici citũmagĩra ici tablets gũthoma na gũthaka mĩthako intanetiinĩ. No maita maingĩ nĩ gũthoma, harĩa ciana ici tonginya citũmĩre mabuku. No nomathome na maandĩke magĩtũmĩra ici tablets. Ũyũ nĩ ũndũ mwega ũrehetwo kũnyihanyihia mĩnoga ya kwandĩka na kũgũra mabũkũ. Na gũtũmĩra mahinda maingĩ gũthoma.

Gũtũmĩra ndawa cia mĩtĩ ta mũarubaine kũhonia mĩrĩmũ. Ndimũ na ũkĩ kũhonia homa, gũtũmĩra mũruki mũhiu kũhonia homa na kũhingũra manĩũrũ mahingana nĩ ũndũ wa homa na kĩmira. Gũtũmĩra ũkĩ kũhonia kũhaya na ĩronda. Mahoya na ĩrathimo kuma kũrĩ atongoria akũrũ. Gũtũmĩra iria, na mahuti ma mababaĩ kũhonia marĩria. Gũkanda mahĩndĩ kũnyihia ruo, mũno mũno thũtha wa kũheo mwana.

Ngwĩcĩria ũhoro ũyũ nĩ ũkũhinyĩrĩria acĩari aingĩ makĩria aciari arĩa mehokaga bursary icio kũrĩhĩra ciana ciao bithi. Aciari aria mena ciana nyingĩ, arĩa matũmagĩra bursary ici kũmateithia kũrĩha bithi. Ũndũ ũyũ nĩ ũkũmahe ihinda rĩritũ rĩa gwetha mbeca nĩ getha marĩhĩre ciana ciao bithi o tamu nĩ getha matikaingatwo cukuru.

Kwaga gũbanga mbeca na ĩndo iria mabataire kũgũra. Matũmagĩra mbeca o meciria na kũgũra o kĩrĩa marona. Kũgũra indo rĩrĩa mena ĩhorũ, stress, kana me aboeku nĩ getha gũkenia ngoro ciao. Kwĩgerekania na andũ. Kuona atĩ o mũndũ nĩ aragũra kĩndũ kĩna o nake akagũra na ti atĩ nĩegũbangĩte gũkĩgũra. Kũiga mbeca ciothe mpesa, ũkona ta wĩna mbeca nyingĩ. Ningĩ, kũgũra indo tondũ nĩ marona cihana wega ihindainĩ rĩu. Ningĩ, kwaga kũmenya ũtiganu wa mabataro na merirĩria. Mabataro nĩ kĩndũ ũtangeikara ũtarĩ, no merirĩria nĩ kĩndũ ũngĩikara ũtarĩ.

Thirikari no yongerere kiriniki na arigitani a mathĩna ma hakiri-inĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ, kũheana motaaro hatarĩ kũrĩhĩra, gũbundithia aikari aya bata wa ũgima mwega wa hakiri, na ndariri cia mathĩna maya. Gũtũmĩra macukuru, makanitha na atongoria gũtambia ũhoro wa ũgima mwega wa hakiri na bata waguo. Kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, iria maita maingi irehaga mĩrimũ ĩno. Kũbundithia bamĩrĩ gũikara na andũ mena mathĩna maya ma hakiri, kũmateithia na kũmatungatĩra. Ningĩ, thirikari no ĩheyane mawĩra gĩcigo-inĩ gĩkĩ, tondũ mathĩna maya ma hakiri rĩmwe nĩmarehagwo nĩ stress, cia kwaga mawĩra na thĩna.

Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩũkũheaga hinya wa gwĩka mawĩra ma o mũthenya ũtekũnoga naihenya. Ningĩ nĩũteithagia gwĩthema na mĩrimũ mĩngĩ ta cukari, ũritũ mũingĩ. Ningĩ nĩũgacĩrithagia ũgima mwega wa hakiri. Ningĩ ũkaga gũtũmĩra mbeca mathibitarĩ-inĩ, ndawa na makiriniki marĩa mũndũ arwara athiaga, ũgaikara wĩ mũkenu ũtegũtinda ũkĩmaka nĩũndũ wa ndwari.